Mũoroto wakwa harĩ gũcangĩrwo mirioni ithatũ kũrĩ yunibacĩtĩ ĩ gatũ ya Nairobi, nĩngwĩciria nĩ ũndũ mwega tondũ ũrĩa tũĩ, university ĩno nĩ ĩkoretwo ĩna moritũ maingĩ, maingĩ mũno, koguo nĩmũoroto mwega na nĩũgũtaithĩrĩria oharĩa mbia icio nĩcigũtaithĩrĩria oharĩa hangĩhoteka.

Kũruta mbeca kũgerera Equitel wambere thiĩ haũ thimũ yakũ ũhihinye igĩrĩ inya mũgwanja hash nĩgũkũrehera ũcagũre, cagũra mbeca, cagũra kũruta mbeca kũhĩtũkĩra ĩnjenti ikĩra namba ciaku cia account ũcoke wĩkĩre namba cia ĩnjenti, warĩkia ũgũo wĩkĩre mũigana wa mbeca iria ũrenda kũrũta. Rora ũhoro ũyũ kana nĩ wama na nĩ mwega ũcoke wĩkĩre namba ciaku cia thiri.

Bamĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa cikoragwo cithondeketwo nĩ mũthuri, mũtumia na ciana ũrĩa tũĩ, no kaingĩ nĩ tũkuona atumia aingĩ makĩrera ciana ciao me ika, hihi mũthuri akamatiganĩria kana hihi agakua kana hihi agakorwo nĩ aranyua njohi koguo mũtumia akora akarera ciana, ũndũ ũyũ nĩguo tũkoretwo tũkĩona.

Ũhoro wa ũgayania wa indo o ta ũrĩa tũĩ hau kabere atumia ona kana airĩtu matiaheagwo indo matiagayagĩrwo indo hau kabere. No rĩu kuma mwaka-inĩ kũringana na watho wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi ũrauga no mũhaka, mũirĩtu kana mwanake ona athuri kana atumia maheo gĩcunjĩ kĩigananu kĩa indo iria ciragayanio.

Wĩra wa kĩndũire ũrĩa andũ nomararuta nginya thaa ici, nĩta ũtumi wa ciondo, ahm ũyũ nĩ ũndũ ũraingĩrĩrwo mũno na nĩ ũndũ ũroererwo na njĩra njega gũtuma ciondo, tondũ ciondo icio nĩmaracoka magekĩra maũndũ kana makagemia ciondo icio na nĩciragũrwo na njĩra njega. Wakerĩ nĩ itarũrũ, ũthondeki wa itarũrũ, onaguo nĩ ũndũ ũroererwo na njĩra njega, tondũ nĩcirahũthĩka gwĩkĩra marũthingo-inĩ ma nyũmba kũgemia nyũmba.

Njamba ĩno yũmĩte kũma rũrĩrĩ-inĩ rwa njaruo, na nĩoragĩte njamba nyĩngĩ kũma rũrĩrĩ rwa nandĩ na hinya wake waũmaga kĩrũrũ-inĩ, na mamũragire na gũikia mũgũe kĩrũrũ-inĩ kĩa Lwanda Magere no kũgwa agũire na akĩ, na agĩcenjia akĩuma kũma mũndũ agĩcenjia agĩtuĩka ihiga.

Njīra cia ūndūire iria hūthīraga, wa mbere, nī kūrinda mbegū maaī-inī nī getha kūgirīrīria mbegū īyo īgīe tūtambi. Wa keerī nīnyenjaga marima kūhūthīra mītī, ndacoka ndahanda ngahumbīra marima mau kūhūthīra tīri, nī thimaga mwanya wa kuuma mbegū īmwe nginya īrīa īngī kūhūthīra makinya. Ūyū nī ūndū wahūthagīrwo hau gabere,o na no hūthīraga nī getha mbegū ciakwa kana mīmera yakwa īkūre na njīra njega.

Marĩa ngereire na ndawa, nĩ maũndũ mega, ndawa cia mbere ndanyuire nĩ ndawa cia ngaĩ, ciakũhonia ngaĩ, na nĩciandeithirie gũcokereria, tondũ nĩ ndarĩ mũhinyĩrĩrĩku mũno, nĩ ndarĩ na ũrugarĩ mũingĩ, ndiahotaga kwaria, na ndawa nĩciatũmire njokererie maica makwa ma hau gabere.

Ingĩamba kũmwĩra nĩndĩrakenerera mũno app ĩno, tondũ niĩ ndĩ mũikari wa Rĩmuru, na Carrefour ĩrĩa ĩnguhĩrĩirie nĩ ĩrĩa ya Rwaka, koguo ndirabatara gũthiĩ kuma Rĩmuru nginya Rwaka, ndirabatara gũthiĩ kũu guothe, njĩtagia indo kũhũthĩra app ĩyo, ĩrĩa ĩ thimũ-inĩ yakwa, na ndĩrabatara ogũkorwo na mbeca thimũ-inĩ na makandehera nginya gwakwa mũciĩ, koguo nĩ ũndũ ũngenagia mũno.

Ũhũthĩri wa intaneti na tekinoronjĩ nĩ wĩra, nĩũndũ nĩwoyereĩrwo na njĩra njega gĩcagi-inĩ gĩkĩ gitũ. aah Ũndũ wa mbere, tũrona mĩciĩ nĩmekĩrĩte TV ici ciĩtagwo smart tv nĩ indo cĩrateithĩa mũno, tondũ cirahũthĩra tekinoronjĩ, mwana akahũthĩra TV, agathiĩ kũrĩa kwĩna ceceni cia gĩthomo, na akahota kwĩbundithĩa maũndũ kuumana ceceni icio.

Ingĩamba kũria mũrutwo ũcio rĩtwa rĩake, rĩtwa rĩake rĩagũciarwo, namba yake ya mũrutwo, na course ĩrĩa arekaga. Ũndũ wa kerĩ nĩkũrora system -inĩ, kũrora kana nĩarĩhĩte bithi yothe, kũrora kana ngirĩndi ciake cia o tamu o tamu ciĩho, kũrora kana nĩ acereirwo kwĩyandĩkithia kũhumbwo thũmbĩ, na ũndũ wa mũico nĩkuoya namba yake nĩgetha buatĩrĩre kana nĩ ahotire gũtai thĩka.

Ingĩ mũtarĩria ũkombi wa mbia nĩ ũrehaga ũhagũku wa meciria nĩ ũrehaga andũ kũhĩtania na andũ arĩa mamukombithĩtie mbia tondũ wakũrega gũcokia mathaa marĩa magĩrĩire ona andũ nĩ matahagwo hihi ya kinya handũ, kogũo andũ nĩ mateaga indo irĩa mararĩ nacio na ingĩmwĩra nĩ wega aikare kũringana na mbeca irĩa arona ,mũtũrĩre-inĩ wake.

Mũndũ ũrĩa ndĩratambũra haha nĩ gabana wa rĩu gabana Ann Waigũrũ nĩ gabana wa kauntĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ mũmemba wa kanjo ya gabana ona nĩ mũteti gatũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa kenya kũrĩ atumia ona bũrũri-inĩ wothe nĩ atumia arĩa matongoretie thĩinĩ woteti, nĩtuonete kauntĩ-inĩ yake nĩ ageretie kũrehe maũndũ ngũrani ngũrani megiĩ ũrĩmi na ũgima wa mwĩrĩ ona gĩthomo na nĩ ageretie gũkĩrĩrĩa atumia na mbeu njĩthĩ kauntĩ-inĩ ĩyo.

Ũrĩa ndĩramenya haha nĩ Ole Nkaiserry, arĩ mũbunge kuuma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ, nginya mwaka-inĩ ngiri igĩrĩ na ikũmi na inya, aah nĩwe werutire wĩra, agĩcoka agĩcagũrwo gũkorwo mĩnĩsta wa ũgitĩri wa thĩinĩ, bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, na nĩ twonire nĩ arutire wĩra mwega mũno mwaka-inĩ ĩyo, kuuma mwaka ngiri igĩrĩ na ikũmi na inya, nginya mwaka-inĩ ngiri igĩrĩ ikũmi na mũgwanja, aah kũrĩa ahotire gũkua thibitarĩ-inĩ wa Karen.

Ndagĩtarĩ nĩmoyaga thakame thibitarĩ-inĩ, nĩgetha kũrora maũndũ ngũrani, ta kũmenya mũrimũ, kana kũmenya mũrimũ kana mwĩrĩ wĩna mũrimũ. Thakame nĩta gĩcicio kĩa mwĩrĩ, koguo nĩmahũthĩraga thakame kũmenya kana kwĩna mũrimũ mwĩrĩ-inĩ. Wa kerĩ, nĩmahũthĩraga thakame kũmenya ngurubu ya thakame, nĩgũkoragwo na ngurubu ta A, AB haya, nĩmoyaga thakame, ningĩ kũmenya kana ũrigiti wao nĩũraruta wĩra mwĩrĩ-inĩ wa mũrwaru.